Kore ntokii nalotuu damunot tanadol nkinyaat e ndisii ekeneroo te atu lpiraa naa kang'aas ako mara nkeraa naikenotie, naa tana mara nkeraa manikii aa kejoo ltung'ani pee eloo anaing'ikii lchambaa tana imanikii aa lchafuu sii etalakii nepiiki. Aitooki sii aipaar koon ajoo ng'aai sii aitoki eidiim metaa etamaa ndisii nepiik tene ng'ojii.